E pichani aneno mon moko mobet, ariyo oting'o bege e ng'egi tachiel nikod suka e goke. Gimabiro e pacha kanono tijni dibedni jogoi obet ritop gari mabiro kawogi kumagibeteno, to tijni aparo ni en gimaber nimar jowuoth yudo kaka ginyalo dhi kuonde maggi mag tich kata kuondegoeko magidake. Gimachielo kendo, okonyo dhano nimar kadiponi olewo dhi kamoro tonyalo chopo mapiyo kotiyo kod nyamburko kata kotiyo kata kod nyange. Kendo kadibedni nitiere ng'at matuo, tinyalo tere osutal mapiyo piyo nimar nitiere gari mabro tere nyaka kono.

E pichani aneno mon moko ariyo ma otingo gik moko e lwetgi to iye kae chal ni en duka minyiew gik moko. Chal ni mon gi, ginyiso gigo miuso e duka kanyo mondo mi ka janyiewo obiro to ngeyo gik ma yud e duka kanyo

Wer kod miel riwo oganda kanyakla achiel kendo miyo gibedo gi mor seche ma gin kamoro achiel. Gimachielo kendo, omiyowa waparo jodongo manodak ndalo machon kendo kwaparogi kata gi nyingegi. Kokalo kuom wer, wanyalo ng'eyo nonro mar anyuola kuma wayae.

E i pichani aneno miyo moting'o nyathi, to en gi dhok ariyo e toke bende opidho oduma. Mae dibedni en tich mar pith mar jamni gi pur. Ber minyalo yud kuom pith mar jamni en niya, mamani nyalo yudo chak, onyalo tero e chiro mondo omi oyud omenda. Omendago onyalo konyorego gi joode, onyalo kata terogo nyithinde i skul. Dhokgi bende miye manyiwa monyalo keto e puodho mondo omi cham oti e yo maber. Bang' kosegolo cham e puodho tobromoyogi to oketonegi yath. Onyalo tero moko e puodho kata moko onyalo dong'go mondo ocham gi joode.

E picha ni, aneno japur modhi kayo bringanyane, Bringanya mokayogi gisetegno dhano oknyal chame koro en inyalo loke kodhi.